Ichechu ko lokoek chechoton ko lokoek chebo maembe, so maembe nii ko elekimindo icenge korong tenderek asikobit icheng a certain elendoi ak yekeinde yoton irib kotakokorut, yekokorut itransfaren ak irib irib bokoet ketii ak yekokoet anyun imuche inyoru lokoek, lokoechoton imuche ialde ak inyorunen kelchin nenoton chechoton ko rabinik, ialde en ndonyo kwole biik akwam ak kotoreti en ng'alekab vitamin chechoton ko korib borto.

Eeh en ireyu kekere pichait nebo artet ak ko artani komiten chi nekanam kotoku kelee iborwech kelee artani ko kibortoi artani komii chi nekanam asikobit kobarta kotok kelee miten oldoii inendet artaniton komoche kochenge chito neole, iorwech pichaini kolee chichii ko bioshoroindet nee eeh boee nekoo alan kwolee ak kwoldo nekoo, so inoni ko kechiriet nekioldo en pichait nemii yainyon, so kikere kelee artani kwoldo chichono iborto koborchin customayat nemokyinge sikwal artanon .

ireyu ko obis nebo komosto nebo emet akee nemoking'en kainet kelee anoo lakini kikere kelee miten kandoik ireyu ko obis elekimuche kenyorunen toretet eleburen kandoik ak ko kikere kelee miten asikorindet neribse neribe mulang'o ko monitoreni sikochikili biik chenyo kochute yoton ak ko koin permission ichek sikobit kiyonchi kochut obisiniton ak konyorchike taretenywan bichoton.

Korik cheiburen kipsomaninik ko miten kouu kecherok ak mesoshek ak kitabushek chenyolu kotaketes amun ikeree tesetab taii nebo lokok chebendi sukul ko kokolany barak so nyolu kotaketes kecherok ak mesoshek ak kitabushek asikobit konyorchike lakwet aketukul nabas neburen ak konyorchike lakwet aketukul kitabut neimuche kosoman lakwet aketukul asikobit kotoret mwalimu akinee konet lokochoton amun konyorchike lakwet aketukul kitabut nesomoni.

indiker kouu tiong'ik cheuu toik ko tiong'ik chemeng'ech ak ko nomeke ak emet, akot kou noton anyun ko tiong'ichu komuche kotindo yoitwokik koityi biik, tiong'ichu toichu anan toichu ko imuche kobut koot, ininyoru yoon kokomeny koot anan kakuut en ngweny komuche koturusto koot ak yekokoturto koot anyun komuche kochut chito ak kosich ajali, kora komuche konam ketitab koot ak kolul kooton.

konamkee ak ngalek chetesetai inguni, momii chii neribot kobur en hoteli unless kobure koyoe kasit kotindo kasit en hoteli, kot komii chii nebure en hoteli amotindo kasi aketukul ko makosa amun chichii ibure en hoteli kobure kokeren biik alak chemoche inyokwomis asikobaa konyorchikee amitwokik ak kobaa komuche chichikan kobure kityo amamii kii netoreti en hoteli ak ko yebur en hoteli kor koitito kaa komomi kiit nekoib aketukul nemuche kokoi family nenyinet anan biik chetupcho asikobit konyorcike amitwokik, momii chii nenyolu kobur buch amun inibur buch niwee hoteli ko kebur buch ak ko menyoru kii nekor inyorchinike.

olerutochin biik chechang ak ko naat mising ko Maasai Mara amun Maasai Mara komiten tiong'ik chemuche nyokoker biik, kotembean kokerot tiong'ik mbali mbali chechang ak ko Maasai Mara nii ko nayat kora amn yoon kakoit biik chesoitote en yoton komuche konyor elekararan, ribset nekararan moimuche konyor any moimuche konyor kii aketukul neimuche kokoi konyokorekitu biik, so ikere ileee naat mising Maasai Mara amun kosoitat komonyor kii aketukul neimuche koim ichek.